Mbiacara cia gĩtekinoronjĩ nĩcinyitĩte itemi rĩnene harĩ ũkũria wa biacara na ũthũndũri kana kũgũndũra indo nyingĩ makĩria, tondũ ũkoraga rĩrĩa ũrabatara kĩndũ kĩna, ndũngĩhota gũthiĩ nduka-inĩ ciothe ũgĩgiethaga. Kwa mũhiano ndũngĩhota gũthiĩ Naivas ũgagĩethe ndũngĩhota gũthie Kassmart, Quickmart na Carrefour, nduka taicio ciothe. Ndũngĩhota kũnyitanĩria ciothe, tondũ nĩũrakora ciothe cimatũra ngũrani na nĩ ciraihanĩrĩirie mũno no rĩrĩa nduka icio ciothe cia cia hũthĩra tekinoronjĩ kana maikia indo ciao kũrĩa tekinoronjĩ-inĩ kana kũrĩa intaneti-inĩ. Ũkóraga nĩ raithi tondũ ũgũthiĩ na thimũ yaku wambie kwetha ũkaingĩra okorwo nĩ app -inĩ ya Naivas ũkarora kana mena kĩndũ kĩu ũrenda. Kindũ gĩkorwo gĩkĩnene kana kĩnini atĩa nĩũgũgĩkora hau, okorwo nĩ Carrefour otogũo, ũkũingĩra intaneti-inĩ ũthiĩ ũrore indo iria menacio nginya rĩrĩa ũrĩkĩona na to nduka icio tu ndagweta nĩ nduka nyingĩ mũno hakuhĩ ciothe bururi-inĩ thaa ici cirahuthĩra tekinoronjĩ. Andũ marahũthĩra tekinoronjĩ kwendia indo ciao magathũndũra indo magaciga kũrĩa magacikia kũrĩa intaneti-inĩ nĩgetha andũ macione tondũ omũndũ thaa ici hakuhĩ kira mũndũ ena thimũ kogũo nĩarahota kũrora indo taicio cia kũ.

Tũtambi nĩtũgiaga andũ mũno nĩtũgiaga arĩmi ona andũ kĩũmbe na ciana nĩũkoraga gwĩ kũndũ kana itũra rĩa gũmĩrwo nĩ tũtambi tũtaramenyeka nginya tũmĩte nakũ norĩrĩa wĩna app ya thimũ ũgũthiĩ oharĩa ũhũre kanyamũ kau mbica kana ka kanyamũ tũtambi tũu mbica ũtũonanie kũrĩa intaneti-inĩ nĩgetha ũmenye kana makũrehere ndawa iria ũkũhũthĩra nĩgetha ũrũe natũo. Ningĩ okorwo nĩ ũhoro worĩmi tũtambi tũothe onatũo ũgũkorwo werekeirwo ũgwĩkĩrĩrwo kira kĩndũ ũrĩa ũbatĩe gũtũkania ndawa iyo ũrĩa ũbatĩe kũhũra tũtambi tũu ndawa, nĩgetha tũhuke kaimana. Tondũ tũtambi nĩtũingĩ mũno na andũ aingĩ mũno matiũĩ ũhoro ũyũ no kwĩ arĩa marũtaga mawĩra macio na arĩa mathomeire mawĩra macio ma ma ũhoro na tũtambi, kũrũa na tũtambi. Kogũo ũkoraga app nĩcimateithagia mũno wĩra wao ũhũthe tondũ ũngĩgĩkorana na kanyamũ kerũ no mbica ũgũgĩkahũra nĩgetha ũmenyithio nginya nĩ arata aku kana magũteithĩrĩrie kũmenya kana kũmenya kĩu nĩkĩĩ na ũbatie kũhũthĩra ndawa irĩkũ nĩgetha ũrũe na tuo.

Thutha wa kũgetha magetha maingĩ kuma mũgũnda-inĩ waku nonginya ũkorwo na makinya marĩa ũkũrũmĩrĩra nĩgetha kĩndũ kĩrĩa wa getha ũhote gũkĩiga na gĩikare mĩaka mĩingĩ kwa mũhiano ũkorwo nĩ mbembe kana mboco rĩrĩa wa cigetha nonginya ũcianĩkĩre riũa-inĩ nĩgetha ciũme, ciũme karagaca tondũ citingĩkĩigĩka cinjũa nonginya cigwo cinyũmũ. Kogũo cianĩkagwo kũrĩa riũa-inĩ kana cikomithio na thitima kana macini iria ciũmithagia nĩgetha cikahota gũthiĩ kũigwo kũrĩa makũmbi-inĩ. Ningĩ ũtanagetha nonginya ũhote kũharĩria makũmbĩ maku kũrĩa ũkũiga magetha maku. Tondũ ũtakĩrĩ nagwakuiga-ĩ nĩwona ndũngĩciga nja ningĩ cĩũke ciũrĩrwo ciambie kũgũma. Thutha wa kũgetha mbandu nĩũkoraga andũ nĩmarahota kũrĩma mũgũnda wao rĩngĩ kana ugakora nĩ maraũhe thikũ nĩgetha mũgũnda ũcio ũkorwo wamera mera ria ũkorwo wongerera indo kana indo iria tĩri ũrabatara nĩgetha mahote kũhanda kĩndũ kĩu kĩngĩ marabuata magacoka kana makamba makaũrĩma thutha wa kũũhe kahinda gagucokia e nutrient iria tĩri ũrenda, nĩgetha magacoka makarĩma rĩngĩ nĩgetha mahande kĩrĩa marenda kana kĩrĩa marabuatithĩria kĩmera kĩu.

Mũgũnda ũyũ nĩndĩrona ũrĩmagwo mũcere, kuoguo gũkũ kwa mũhiano no ta rĩngĩ no gũkorwo nĩ kũrĩa Mwea. Na, ndarora ũguo nĩndĩrona andũ aya nĩmahotete kũrĩma mũcere mũingĩ, na kuoguo nĩmegũtura mbia, na nĩmegũtura irio, na nĩmekwandĩka andũ angĩ mawĩra kana meyandĩke mawĩra. No rĩu nĩndĩracoka ngona kũndũ gũkũ kũndũ gũkũ gũtirĩ na, kana mĩtego, kana nyamũ iria cia kũrigĩrĩria nyoni citigoke kũrĩa mũcere. Ndiũĩ kana nĩ mũcere ũtarĩ ũrahota ũramera wega kana, no nĩgũbatiĩ gũkorwo na nyamũ kana kaingĩ mahũthagĩra kaseti, kaseti iria twathikagĩrĩria nacio nyĩmbo, magathecereria tũmĩtĩ magacoka makoha ndigi icio cia kaseti. Kaseti icio ciahurutwo na nĩ rũhuho nĩcirutaga thauti, thauti ĩyo ĩkahota kũingata nyoni icio ciũkaga kũrĩa mũcere, na kuoguo ũra haha nĩndĩrona andũ aya matirũmĩrĩire mĩtaratara ĩyo ya kũingata nyoni, na kuoguo nĩ andũ magĩthaka no mathiĩ hathara ĩmwe nene mũno mũcere wao ũrĩtwo wothe nĩ nyoni.

Arĩmĩ anini nĩmagiagĩkaga mũno, kana nĩ matũnganaga na mĩhĩnga mĩingĩ mũno rĩrĩa magetha kana rĩrĩa marĩkia kũgetha. Nĩũndũ wa kĩ? Gĩtũmi kĩambere nĩgũkorwo atĩ mũrĩmi ũcio ekũgethete agetha tũirio tũnini na koguo ogakora tũirio tutu tũtirahota kwendio na ndekuhota naihenya tarĩngĩ gũtirĩ na thoko kogũo ndakũhota gũciendia naihenya itanathũka nĩukoraga ona ciĩ nini nĩciathũka kana tarĩngĩ aronaga ciĩ nini cirarega kũiganĩra harĩa araharĩirie ũgakora irio icio nĩciathũka. Ningĩ arĩmi anini mĩgũnda yao nĩma nĩmaikaragĩra mũno tondũ matihotaga gũcenjania imera ũrĩa andũ aya angĩ macenjanagia aya mena mĩgũnda mĩnene, kogũo ũgakora mũrĩmi mũnini arĩma oharĩa ekũrĩmĩte matharu noho acoko arĩma mboco acoka aikia mbembe ciarega gũkũra tondu mũgunda ũcio nagũo nĩũkĩrĩtwo indo ciothe nĩ indo icio akĩhandĩte ndaracenjania imera tondũ rĩrĩa tĩri ũrahanda kĩndũ nonginya ũkamenya ũrĩa ũkũgarũrania kĩrĩa ũrahanda nĩgetha tĩri ũikare we cemba ũikare wĩ ũrĩa ũbatiĩ, wĩna indo iria ũrabatarania gũkorwo ciĩ tĩri-inĩ nĩgetha mĩmera ĩkũre wega.

Haha hena njamba, njamba ya ita, njamba nũngarũ mũno, na nĩrakĩoneka ĩnyitĩrĩire icembe, na mũndũ e gũkĩnyitĩrĩra icembe hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ kũrĩma athiaga kũrĩma, no rĩu ũyũ, o rĩndĩ nĩarĩmĩte mũgũnda wake wĩ wothe, ona tarĩngĩ nĩahandĩte, thaici nĩ maĩ araũhe, na koguo arathiĩ, enjete mũtaro, mũtaro ũrĩa ahingũrĩire maĩ marathiĩ mũgũnda-inĩ wake wothe, na kwoguo aroka akĩhingũraga o mũtaro o mũtaro, nĩgetha ũkaingĩra maĩ, waihũra, akahinga, njĩra ĩno nĩramũhonokeria mũno mathaa na wĩra mũingĩ, tondũ, njĩra ĩngĩ ya kũhũra maĩ gũkũ ĩhũ, nĩ ya kũhũthĩra njeti, koguo noũkore maĩ maya ona nĩ ma rũĩ, kana gũkũ nĩ hakuhĩ na rũĩ, no maĩ enjete mũtaro makauna rũĩ hanini magathiĩ, akamerekeri mũgũnda, njĩra ingĩ cia kũhũra maĩ nĩta njeti, noũkore maĩ maya matirĩ na pressure kanona ti ma mũberethi, koguo ndangĩhota kũhũthĩra kĩndũ ta njeti, no njĩra ĩno arahũthĩra nĩ njega mũno, tondũ mũgũnda nĩũkũhũna maĩ wega biũ biũ, na kũndũ gũkũ nĩkũroneka ta kũniaraga, ũguo nĩkũrabatara maĩ maingĩ.

Ũrĩmi wa mbembe nĩũcenjetie gwa kahinda na nĩũcenjetie narua mũno tondũ athundũri a ngirigaca kana ataramu a ũrĩmi nĩmokĩte makamenya atĩ kwĩna mbembe kana nĩmokĩte na mbegũ njerũ ya mbembe ĩrĩa ĩratũma mbembe ĩo ĩkũre na ihenya na mbembe ĩo kana mũbebe ũcio ũkaruta mbembe ithatũ kana inya na kũoguo nĩndĩrarikana mahinda meho mahetũku wakoraga mbembe ĩmwe ũramĩhanda ĩgakũra na kuma mĩeri ĩtandatũ, ona rĩngĩ nĩ ũrakora mbembe ĩrakũra na mĩeri ĩnana, no thikũ ici mbembe cirakũra, kwĩna ciagũkũra na mweri ũmwe cia GMO na kwĩna mbembe ici ingĩ cia kawainda ũrakora ciramera tu na mĩeri ĩtatũ na mbembe ici igakũra ciĩna hinya. Mbembe ĩyo yenyewe ĩgakũra ĩnjihũru, ĩkaihũra biũ, na nĩ mbembe thaka na nĩ mbembe nginya ũngĩhota gũthandũra mbegũ wĩigĩre ũgacoka kũhanda thutha-inĩ na kũoguo ũrĩmi wa thikũ ici kana mbegũ cia mbembe cia thikũ ici nĩ mbembe cithũrimĩtwo nĩ ataramu na cigakorwo nĩ atĩ nĩ cirakũra narua mũno na kũoguo gũtirĩ na ũhoro wa ng'aragu kana kwaga irio nĩ ũndũ mbembe ici nĩ irahũthĩra kahinda kanini mũno gũkũra.

Mũgũnda ũyũ nĩ mũmũ ma. Mũgũnda ũyũ ndĩũĩ kana nĩ mũrĩmi mũgũtaru kana nĩ maĩ atarĩ tondũ ũkĩrora mũgũnda ũyũ nĩ ũrona wĩna nyeni na nyeni ici nĩ ciarĩirwo nĩ riũa ona mũgũnda guo mwene nĩ ũroneka ũrĩa ũmite, nĩta mũgũnda wa ngwacĩ no ũhandĩtwo nyeni kana matharũ. Kũoguo mũrĩmi ũyũ nĩ abatiĩ arore mũgũnda ũyũ , aũbacĩrĩre, ahe mbũga ici ciake kana nyeni ici ciake maĩ nĩgetha cihote kũrura. Angĩkorwo ndarĩ na maĩ, ambe acimunye ciothe acihande werũ nĩgetha ahote gũcihe maĩ na mĩtũngi kana na ibũyũ iria ciakũhe mĩmera maĩ. ningĩ mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka nĩũroneka wĩna mababaĩ tondũ mababaĩ nĩmega nĩmahotaga gwĩtiria riũa, nĩmahotaga kwĩigĩra kana mũtĩ ũcio, mũmera ũcio wa mababaĩ nĩũhotaga kwĩigĩra maĩ na kũoguo mũrĩmi ũyũ nĩ abatiĩ arore mũgũnda wake mũno tondũ nĩ mũgũnda ũroneka nginya nĩ mũnoru no ndarahota kũũbacĩrĩra, kũoguo ndiramenya thĩna wake nĩ ũrĩkũ.

Rĩrĩa waigua atĩ mũndũ ũrĩa ũtathiaga eciragia atĩ nyina nowe ũĩ kũruga wega, ũndũ ũcio nĩ ũrahũthĩka nginya kũndũ kwa ngirigaca tondũ rĩrĩa ũtaracera ũreciria nĩũĩ kũrĩma, no rĩrĩa wacera ũgakora kwĩna andũ marahota kũrĩma na njĩra cia kĩrĩu ta mũrĩmi ũyũ. Mũrĩmi ũyũ arahũthĩra njeti kũhũra mboga ciake maĩ na kũoguo, na mbũga ici nĩ ironekana nĩnduru mũno, nĩ mbũga cimerete wega, ngina ũrĩa agayanĩtie mũgũnda wake na akaũrĩma, nĩ aroneka nĩegũkwo ena magetha maingĩ, no arute mbũga nyingĩ mũno, no arute mbũga kuma mirioni ta igĩrĩ haha. No rĩu rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, tondũ tũtirĩ na maĩ maya mothe, kana tũtirenda gũitanga maĩ, tondũ kũhũtjĩra njeti kũhũra mbũga maĩ nĩ kũhũthĩraga maĩ maingĩ mũno. Ithuĩ tũhũthagĩra njĩra ĩno ĩngĩ ya mĩberethi kana na ruga ya gĩthũngũ ĩtagwo drip irrigation. Kũhe mbũga ciaku maĩ na ngĩra ya mĩberethi, mĩberethi ĩgatũrwo tũrima, kũoguo mĩberethi ĩo ĩratatia maĩ tũtata tũtata, ũguo njĩra ĩo nĩ ĩteithagia mũno kũhonokia maĩ maingĩ, ndũgũitanga maĩ mũno. Ũyũ, mũrĩmi ũyũ okorwo ena ndemu yake nĩkĩo arakĩhũthĩra njĩra ĩno ya njeti ona gũtwĩka njeti nĩkĩhũnagia mũgũnda maĩ wega.

Rita rĩakwa rĩa mbere kũrĩithia mburi, kana rũrũ rwa mburi rũnene ta rũrũ ndĩrona haha , ndarĩ kurĩa gwitũ kana gwa cũcũ witũ kũndũ gũ gwĩtwo nyandarau kũu nĩ marĩithagia mburi nyingĩ toondũ makĩrĩ hakuhĩ na mũtitũ, kugwo macirekagĩrĩria cigathiĩ cika, ciketahĩra kũu mũtitũ, na nĩcikoragwo ciandĩkĩtwo marĩtwa nĩgetha itikore kana kĩndũ ta ngombe, kana rũrũ rwa ngombe nĩ rwohagwo mbugi, nĩgetha ũgacigua ci hanene, kana ci handũ cihithĩte mahuti-inĩ , rĩu rita rĩa mbere gũthiĩ kũrĩithia mburi niĩ nderirwo ndĩcihũre na mũtĩ, thĩite o ũgũo ndĩcihũrĩte ndĩcihũrĩte no cikĩingĩrire mũgũnda wena, na mũgũnda wena ũhandĩtwo nyeni na nĩ ũrakĩmenya nyandarua nyeni kũrĩa ciruraga kũrura na minji, na waru, kugwo mburi ici ta mĩrongo ta ĩrĩ ciangĩrire mũgũnda wene, igĩthiĩ ikĩambia gũtaha kũu na niĩ ndĩratengerania nacio na ndirahota kũhũrana nacio nĩ ũrĩa cingĩhire, kugwo ũgakora cia rĩire minji ciene na matharu, na mwene arakarire mũno, na okire gwitũ aihũrĩte matũkuya akĩenda kũrĩhwo, no rĩu niĩ naniĩ nũ na nĩ ndehithire tondũ ngĩherire na ndaraigwa mũhera, no nĩ acokire akĩrĩhwo.

Thirikari itũ ya Kenya nicokete kũrongoreria ũrĩmi na njĩra nene mũno na koguo nĩũrakora nĩmahotete kũongerera thoko kana gũtwethera thoko kũrĩa tũkwendia magetha maitu kũrĩa nja wa bururi na kogũo kwa mahinda mokĩte thoko ici okorwo nĩcikuhota kana nĩtũkũhota gũikara nacio twita bururi na tũmahũnie magetha kana indo iria tũramenderia, ũrĩmi nĩũgũkorwo wĩ wa bata mũno na nĩũgũkorwo ũkĩrehera andũ mbeca njega na nyingĩ na kogũo matũkũ marĩa tũthiĩte tũngĩhota kũiga thoko icio ũrĩmi gũtirĩ hindi ũgathiĩ thĩ ona ithũĩ nĩithũĩ tũgũkorwo twina magetha manini ma kwendia. Ningĩ thirikari nĩcokete ĩkarora ĩkona yongerere ndemu, tũkorwo twina ndemu nyingĩ gũkorwo iria twinacio thaa ici nĩgetha tuone nginya maĩ makũigana, makũnyua na makũrĩma na kogũo miaka yũkĩte ũgakora twina ndemu nyingĩ onaguo ũrĩmi ũgakorwo wĩ mũingĩ, tondũ ũrĩmi ũgĩ ũkĩ ũgĩcangagĩrwo nĩgũkorwo mwĩna maĩ maingĩ makũigana na ma kũrĩma tondũ gwĩ kũndũ gũtakoragwo maĩ onahanini, mĩgũnda ugakora nĩniarire na kogũo rĩrĩa thirikari yatambia maĩ na mĩberethi ĩroretie kũndũ ta kũu andũ acio nĩmekuhota kũrĩma ona njĩra ya raithi matekũgiĩka kana nĩmegũitĩrĩria maĩ kana mati koguo irio cia citirĩũragĩra.

We wĩta mũrĩmi na nĩ wabatara kana nĩ werirĩria kũrĩma ng'ombe cia iria, kĩrĩa ũrabatara no gũkorwo wĩna kiugũ, kiugũ kĩnene ma tondũ akorwo ũrarĩithia ng'ombe cia bureciani, na nĩguo cirutaga iria rĩingĩ, kiugũ no nginya ũkorwo wĩna kĩnene, kiugũ gĩtheru, kiugũ kĩna maĩ makũigana. Ningĩ no nginya ũkorwo wĩna mahuti maku makũigana nĩgetha ũhotage kũiga cairanji na irio ingĩ, no ũkorwo wĩna hay, ũkorwo wĩna irio cia kũiga na cia kũhe ng'ombe ciaku. Ningĩ ng'ombe ciaku okorwo nĩ nyingĩ, tondũ ndwĩhota gũcikama ciothe na moko tondũ nĩ ũkũnoga, no nginya ũkorwo wĩna macini cia gũkama ng'ombe icio nĩgetha ũkahotaga gũcikama ũtegũkĩria mathaa. Tondũ ng'ombe ũngĩkĩria mathaa marĩa ũmĩkamaga, nĩĩkũhitha iriia, gũtwĩkaga nĩcihithaga irĩĩa na ũcio ti ũndũ mwega tondũ ũrakĩrĩma nĩ getha ũgĩe mbeca kana wone mbeca wendia iriia rĩu na kũoguo ningĩ nĩ ũrabatara ũkorwo wĩna namba cia ndagĩtarĩ waku wa betinarĩ kana ndagĩtarĩ wa ng'ombe, nĩgetha rĩrĩa ng'ombe ciaku ciona thĩna kana wona ta citaraigwa wega, no vetinarĩ ũrĩtaga nĩgetha agoka agagũthondekera ng'ombe ciaku.

Rĩrĩa ndona rĩtwa tarĩrĩ, oroitokutoku, nĩmenyaga icio nĩ ndũrĩrĩ iria ciĩtagwo cia mathai na Mathai nĩciũĩkaine mũno tondũ mathai nĩciũkaine gũikara hakuhĩ na nyanjara cia nyamũ kũndũ ta kũrĩa macai mara na kũoguo rĩrĩa waigua rĩtwa ta rĩu nĩũmenyaga nĩ ũkuona Mathai handũ. Mathai wĩra wacio ũkoragwo wĩ wa kũrĩithia ng'ombe kuuma kũndũ na kũndũ kana mararĩithia ng'ombe haha ũmũthĩ, hĩndĩ ĩo ĩngĩ magacirĩithia kũrĩa kũngĩ, o matũraga mathiaga ũguo, ona matikoragwo na nyũmba cia gũikara tondũ wĩra wao nĩwagũthiĩ kũndũ na kũndũ, kũũrũra tu na ng'ombe magĩciethagĩra nyeki. Kũoguo ũcio nĩguo wĩra wao ũrĩa mũnene. Ningĩ kũrĩa nyanjara-inĩ cia nyamũ nĩ ũkoraga Mathai na nyamũ cia gĩthaka, kwĩna mbara nyingĩ na ngucanio gatagatĩ kao na kũoguo nĩ ũkoraga thirikari nĩĩrahota, kana nginya rĩmwe nĩĩraremwo kũrigĩrĩria andũ aya tondũ matiguaga, ndimenya nĩkĩĩ gĩkoragwo kĩna thĩna nao. Andũ aya ningĩ makoragwo me-hatari,, no ũkore na hau kabere hicitũrĩ-inĩ nĩtũiguaga, mũmathai nĩgetha arue eragwo ambe athiĩ akorage mũrũthi na kũoguo rũrĩrĩ rũrũ rwa Mathai nĩrũrĩ history njega na ĩ mũrĩo kũoguo no nyende kũrũmenya makĩria.

Thutha wa kũgetha magetha maitũ no nginya tũkiumĩrie tũmatware kũrĩa makũmbĩ kana thitoo, rĩu ũmenye indo ici ciĩ kũrĩa mũgũnda na nĩ nditũ no nginya mwethe ũrĩa mũgũcikua, gwitũ tũcikuaga na bunda, bunda ici tũgaciohereria mũkokoteni mũgekĩra mĩrigo hau, mũkohereria bunda ta ithatũ nĩgetha cihote kũgucia mĩrigo mĩingĩ, kana ũgagĩcikuthia o bunda na mĩrigo o ta ũrĩa tũrona haha mbica-inĩ ĩno, no rĩu kwa mahinda maya nĩ ũndũ wa ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩkũrĩte, ũrakora andũ othe agĩcagi hakuhĩ kĩgima, o mũciĩ o mũciĩ, kwĩna nduthi, tondũ nduthi nĩcio marahũthĩra gwĩkua o ene na gũkua mĩrigo yao, nduthi nĩ njega mũno na nĩ cia raithi na itiranyua maguta maingĩ kwoguo andũ nĩ macihĩmbĩirie na njĩra nene. Alafu kwĩna aya angĩ nao agĩkũyũ nĩ ũrakĩmenya ũhoro wa probox, nĩ tũciendete tondũ nĩ cirahota gũkua mĩrigo mĩingĩ mũno, kwoguo probox cigakorwo onacio nĩ mahĩmbĩirie mũno nĩ maracigũra mũno mũno kũrĩa icagi-inĩ.

Kahinda keho kahĩtũku kahua nĩ karĩ na mbeca mũno, nongĩrora matũra marĩa makũraga kahũa, ũkoraga matũra mau nĩ matũra mathiĩte na mbere tondũ kahũa nĩkarĩ na mbeca hĩndĩ ĩyo, hĩndĩ ĩyo ona andũ matingĩeririre kana matingĩaiguire ũru magĩtua kahũa tondũ nĩmaramenya nĩgekũmarĩha wega, nakoguo kahũa nako nĩtũkĩnyuaga o mũthenya koguo nĩ mũmera mwega wĩna matunda ma bata mũno, no rĩu thĩna wa kahũa rĩrĩa tũra tũragatua kwĩna riũa kana kwĩna mbura nomũrĩgatua, makĩria mũno gathũkaga rĩrĩa kwĩna mbura tondũ kwĩna mbura nonginya mũgĩtue kahũa kau, ũkoraga ũraurĩrwo ndũrĩ na iburi, mĩtĩ nayo ihũrĩte maĩ koguo o ũratua noguo maĩ maragũitĩkĩra, ũkahũrwo nĩ heho mũno nginya ũkarigwo rĩ wĩra ũyũ nĩ wanakũ, no ũka endelea kũmĩrĩria tondũ nĩũramenya nĩgekũrehe mbeca na nĩgekũrĩha mĩtangĩko ĩyo yothe ũratangĩka mahinda macio.

Ici nĩ mburokori, na mburokori nĩ matharũ kana nyeni cia bata mũno mwĩrĩinĩ, to gũtuĩkaga nyeni ici ngĩigua atĩ nĩcikoragwo na purotĩini. Ndirĩ nama ya ũhoro ũcio ndirĩ ndarora wega, no njiguaga nĩcirĩ na purotĩini. Na koguo mburokori ũkũria wa mburokori nĩ ũkoragwo wĩna bainda nene mũno. Ũndũ ũrĩa ciĩkagwo, ciambaga gũitĩrwo tuta, ũgacitĩra harĩa ũguo hanini ota mboga ũrĩa ũcitagĩra tuta. Cĩacoka cia mera, ũkambia gũcithamia ũgĩcihandaga mũgũndainĩ. Na mburokori nĩcienda maĩ maingĩ . Koguo no ũhũthĩre njĩra nyingĩ mũno cia cia gũitĩrĩria maĩ to noginya wĩikare ũgĩcitagĩrĩria maĩ. No ũhũthĩra njĩra ya kũhũra maĩ na njeti, no ũhũthĩre njĩra ya gũitĩrĩria maĩ ũguo na ngereni, kana ũkioye mũberethi wiitĩrĩirie maĩ ũrongoreirio ũguo okorwo wĩna mathaa maingĩ, nangĩkorwo wĩna mbeca nyingĩ wega no ũkĩhũthĩre kĩndĩ gĩtagwo Drip irrigation na Drip irrigation nĩyo ya mwanya mũno tondũ mburokori ĩrĩikaraga ĩna maĩ, na tondũ nĩyendete maĩ, koguo ĩrĩikaraga ĩ nduru ma yume ĩ nene ũndũ ũkũmĩendia goro.

Rĩrĩa wona gĩbanda ta gĩkĩ makĩria mũno kũrĩa icagi-inĩ nĩmenyaga atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi mũnini, mũrĩmi ũrarĩma indo gwake mũciĩ, kana agetha magetha make akamatwara hau thoko akambia kũmendia, na mũrĩmi ũcio mũnini nĩ akoragwo e baita-inĩ, tondũ indo ici arendia arutĩte mũgũnda-inĩ wake, koguo mbeca cirathungũka tu harĩa arĩ we mwene, nĩwe ũreonjorithĩria mbeca ciake, cikongerereka, nĩwe mwene ũrahota kwĩyongererithia mbeca icio, na koguo nĩũrakora okorwo nĩ kĩndũ ta marigũ rĩrĩa amakũra, arerindĩra marigũ macio, nĩgetha meruha athiĩ akendie, koguo nĩ ũrakora mũrimi nĩ baita theri aratara, okorwo nĩ ta mbembe ici, nĩ cironekana nĩciakwĩhandĩra, tondũ nĩ tũbebe tũnini na gaka nĩkarakĩoneka nĩgabanda. Nĩaroneka ena mboco haha na na itũngũrũ, marigũ ona nginya makũruga. Koguo mũrĩmi ũyũ nĩ aroneka nĩebangĩte na nĩ mũndũ ũgũthiĩ na mbere mũno andũ makĩonaga tarĩ itherũ.

Aya nĩ endia a nduka, na nĩ marakĩoneka nĩ mũtumia na mũrũme, nĩ taguo mahana. Na mareendia indo ciĩtagwo cereals kana irio nyũmũ. Irio nyũmũ nĩ ũrakĩmĩona nĩ irio ta mboco, njahĩ, njũgũ, njũgũ karanga, mbembe, nĩ haroneka hena ndengũ kamande. Rĩu reke njambie gũkwĩra, mboco, mboco nĩcio tũrĩkĩrĩaga o mũthenya. Mboco cikarangawo ũguo mũkarĩa na cabaci, kana mugakĩrĩa na mũcere kana ngima. No rĩu njahĩ, njahĩ cikoragwo ciĩ cia mwanya tondũ njahĩ cirugagwo kũrĩa maũthoni-inĩ ma ũgĩkũyũ, kũrĩa kwĩna rũracio kana kũndũ kwĩna bata o wothe wa ũgĩkũyũ, nĩ kũrugagwo njahĩ. Cigakimwo wega na waru na kwoguo cikauma cirĩ irio thaka mũno. No ci serve wo na nyama kana ũgĩciihũre na kabĩci. Rĩu haha hangĩ nĩ haroneka o na ho hena njũgũ, njũgũ nacio nĩ ikĩhũthĩkaga o nacio kũrũga mũkimo wa ũgĩkũyũ na maũndũ ta macio. Njũgu karanga, ndengũ kamande, harĩa nĩ haroneka hena nginya ndengũ. Ndengũ nacio o nacio nĩ tũmenyerete mũno tondũ nĩ tũcikoraga ma hotel i-inĩ maitũ na nĩ cikũragio kũrĩa Merũ na ikamba-inĩ.

Mũcere wa ndengũ ,nĩguo tũwĩtaga kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ na mahoteri-inĩ kana ibandainĩ citũ. Ũhoro wa kũharĩria mũcere nĩ raithi mũno tondũ no maaĩ ũkĩhagĩraga riko ũgacoka ũkoya mũcere waku okorwo nĩ ngirathi ĩmwe, ũkaũthambia wega. Mũcere ũcio ngirathi ĩmwe ũbatiĩ ũũruge na maaĩ ngirathi igĩrĩ, ũũtherũkie nĩ getha ũkiume wĩ kamwe kamwe kana ũhĩe wega ũtegũtondora kana ũtekũaga kũhĩa. Kwoguo mũcere nĩ wendaga o naguo ũgacoka ũkawongerera tũmaguta ũgĩtherũka nĩ getha ũgagĩkorwo wĩna mũrĩo, ũkongerera mũrĩo. Ndengũ nacio ciambaga gũtherũkio, wacoka wacitherũkia rĩu ũgatinangĩria gĩtũngũrũ wega ũgagĩkaranga, nĩũgũtinangĩtie tũnyanya twaku harĩa, nĩũgũtinangĩtie hoho ciaku harĩa kana ndania, ũguo ũkongerera harĩa ũguo, no wongerere nginya ka Royco ka nyama ya ng'ombe na kwoguo cigakorwo ciĩ irio njega mũno. Ningĩ ndengũ o na no ũruge nginya na karati nĩ getha cigĩkorwo ciĩ njega mũno. Ndengũ nĩ cĩa mwanya mũno, nĩ cikoragwo na Protein.

Wĩ mwega nyina wa Wairĩma. Ĩĩ nĩkwega ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ wĩ karibu mũno na ũikare thĩ haha nyambe ngũhe gacai nĩgetha uhe ciĩgiĩ bata wa kũroraga mahiũ kaingĩ. Ĩĩ nyina wa Irĩma reke ngwĩre, mahiũ no nginya ũkaroraga, ũgetaga ndagĩtarĩ kaingĩ maita marĩa maingĩ rĩrĩa kwahotekeka, no ũbatiĩ ona ũkorwo na namba cia ndagĩtarĩ erĩ tondũ kwa mũhiano nĩ tũkoragwo twĩ mbicĩ mũno, wahota niĩ kũnjĩta njagĩke no wahũrĩra ũcio ũngĩ nake akoneka. Mahiũ maku no nginya ũikarage ũkĩroraga no nginya onamo makĩroragwo magĩthima, cigaikaraga cikĩroragwo ũrĩa cihana, ũrĩa cirakũra, mũrutĩre wa iria, nĩ icenjetie rangĩ nĩũra, maũndũ ta macio, ũrĩa ĩrarĩa kana nĩ ĩraigania, nĩrabatara kũheo cumbĩ mũno kana nĩ irio irĩkũ ngũcihe nĩgetha iriia narĩo okorwo nĩrĩnyihĩte, nonginya ngaikaraga ngĩroraga. Ningĩ ng'ombe nĩũramenya ũgĩkama nĩcikoragwo ciĩhatĩkainĩ ya kũnyitwo nĩ macitaitici na kũoguo no nginya ngaikara ngĩroraga, ngĩthimaga iriia, ngĩroraga ũrĩa ũrenderea nginya ũrĩa ũrahaka maguta rĩrĩa ũrenda gũkama ng'ombe. Kũoguo ũgima wa ng'ombe nĩwabata mũno na nonginya cikare cikĩroragwo nĩ getha cihote gũkũhe maciaro mega akorwo nĩ iriia cigakĩruta rĩingĩ, okorwo nĩ njaũ cigaciara njaũ ciĩnahinya.

Ũndũ ũrĩa ũrangenia haha naitarĩ ndona rĩngĩ nĩ kũona mbica ya mũgũnda ũrĩa ũrĩmĩtwo mbamba na njĩra nene ũũ, ũndũ ũyũ na nĩwakũgegania nĩũragenia maitho makwa mũno ndiũgaga mbamba nocikorwo cirĩmĩtwo na njíĩa nene ũũ ona ndirĩ ndona rĩngĩ, na kwoguo ũndü ũcio nĩwangenia mũno, ũndũ ũcio ũngĩ nĩwakwonania haha nĩndĩrona hena rĩũa rĩrathii gũthũa, ĩĩ gũkũ nĩgũthũa tĩkũratha, kwoguo nĩkũthũa rĩrathũa ũrĩa rĩrathi rĩhorekeire na kwoguo riũa rĩrĩ rĩkoragwa rĩrĩega mũno tondũ andũ mangĩ nĩmotaga, angĩ nĩmendaga kwoya mbica rĩrĩa mamũrĩkĩtwe nĩ riúũ rĩrĩ makauga nĩ sun kiss nĩ riũa rĩa hwaĩinĩ na nĩrĩrutaga mbica njega mũno tondũ rĩkoragwa rĩhana tarĩakũhũra filter irĩa wonaga ciakũrĩa snapchat andũ arĩa makĩrĩ na thimũ njega njega nĩmarauga kĩrĩa ndĩrauga na kũoguo, na kwoguo ũndũ ũcio nĩwagũkenia mũndũ maitho mũno na njĩra mũno makĩria.

Ihumo ciakwa kana kũrĩa ndutaga ũgĩ na ũmenyo mwega wa ũhoro wo ũrĩmi. Ndutaga kũrĩa tibiinĩ, rendio-inĩ na thimũ-inĩ yakwa. Kũoguo mwena wa tibii-inĩ nĩ thiaga ngona kĩbindi kĩa ũrĩmi kana kĩa Shamba Shape-up, gĩũkaga kũrĩa gĩbindi-inĩ gĩtagwo gĩa cĩtĩzeni kana ngagĩthiĩ kũrĩa inoro ngakĩrorera mũgambo wa mũrĩmi. Ningĩ ona rĩndio-inĩ nĩ marehaga o mũganmbo wa mũrĩmi na kameme ona gũkena ebu emu nĩmarehaga mũgambo wa mũrĩmi. Andũ acio othe nĩ marehaga mũgambo wa mũrĩmi. Kameme kwanja marehaga nginya hamarinĩ ũhoro wa ũrĩmi , nĩmakoragwo nandũ kana mũthenya ũrĩa haroka mũndũ wa gũbundithania ũhoro ũcio. Thimũ-inĩ yakwa ndathiĩ kũrĩa mwena wa twĩta, nĩũgũkora andũ aingĩ makĩrĩma mũno mũno makĩria kúrĩa mwena wa Rwanda ona gũkũ Kenya nĩũkora andũ amwe kũu makĩonania ũrĩa marĩmĩte na makĩgeria kwendia indo ciao na gũciethera thoko. Ningĩ thimũ-inĩ mbandũ nĩũgũkora kũrĩa incitangiramu kwĩna kairĩtu getagwo Wanjii. Wanjii nake nĩ mũhiki mũnini mũno, mũthaka, nyarari, yani mũirĩtu mwega mũno wĩyũkĩrĩirie na njĩra ya ũrĩmi. Arathiĩ kũndũ na kũndũ agĩethaga kana agĩthomithagia andũ ũhoro wa ũrĩmi kũrĩa Instagram na ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa mwanya mũno tondũ ndirĩ ndona mũndũ ũngĩ agĩka ũguo kũrĩa Instagram .

Ici nĩ mbũri cicokanĩrĩirio handũ hamwe, na gũkũ ti gũcokanĩrĩrio icokanĩrĩirio ciũke cikome kana cirĩe nyeki, gũkũ ciũkĩte kwendio. Tondũ hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ ya mambura ma thikũ, ma kirithimathi kana ndithemba, na koguo thigũkũ ici no nginya tũcikenerere makĩria ndũrĩrĩ nyingĩ tũkenagĩrĩra na gũthĩnja mbũri, mũgathiĩ mũkagũra mbũri mũgetana mũgacokanĩrĩra hamwe mwĩta bamĩrĩ mũgathĩnja gabũri. Angĩ nĩ metanaga meta arata mũgathi handũ kamũtitũ-inĩ kũrĩa icagi-inĩ mũgathĩnjĩra mbũri kũu mũkamĩcina, mũkamĩhĩhia mũkarĩa nginya mĩtũra mũkanyua thubu mũkarĩa kira kĩndũ. Na koguo mambura-inĩ ma thigũkũ nĩ ũkoraga rĩu andũ me thoko mũno mũno harĩa mũrang'a nĩ ũkoraga andũ makĩendia mbũri ici na njĩra nene mũno. Ona ũngĩthiĩ harĩa Kĩnyatta road no ũkore mũmathai ũngĩ hau akĩendia mbũri ici. Na mbũri ici nĩ irĩ mũrĩo mũno. Tondũ mbũri ici nĩ mbũri cirĩte cumbĩ wega ti mbũri iria cirĩaga nyeki ya green mũno atĩ nĩ ciragĩa maaĩ maingĩ kana nyama ĩgakorwo ĩ ndondoru mũno. Mbũri ici nĩ mbũri cirĩte kana cikũrĩte na njĩra njega mũno na koguo cigakorwo cina nyama njega, nyama ona wacina ũgũtinda ũkĩrirĩria gũtinda ũkĩmĩrĩa.

Ũrĩithia wa ngũkũ cia nyama kana ngũkũ cia matumbĩ, nĩ ũrĩithia ũbatie kũbacĩrĩrwa mũno tondũ nĩwendaga ũgũkũrwo wĩ mũndũ ũmwe mũtheru na njĩra ya kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Tondũ rĩrĩa ũrarera ngũkũ, ngũkũ nĩikoragwo na, kana nĩcirĩ, citirĩ hinya mũingĩ wa gwĩtiria mĩrimũ na koguo nĩ cikoragwo cirĩ hatĩka-inĩ ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ raithi mũno. Na koguo rĩrĩa ũrarĩithia ngũkũ ciaku no nginya ũkorwo na kĩaga kĩega, kĩaga kĩnene kĩna ventilation ya kũigana nĩgetha gũkorwo kwĩna rĩera rĩega rĩagũtonya kũu cihote kũhihia wega. Nyĩngĩ rĩrĩa ũracihe irio ũgacicenjagĩria irio mahinda kwa mahinda, citigagĩikare irio imwe hau mũharatĩ-inĩ kwa ihinda iraya, tondũ nĩcigũgĩkorwo cihakĩte gĩko, nĩcigũkorwo cimĩrĩire na ndũũ na maũndũ marĩa mangĩ. Maaĩ namo, harĩa ũracihera maaĩ no ngĩnya hakorwo he hatheru biũ. Maaĩ namo no ngĩnya makoro me matheru. Harĩa mũrango-inĩ wa kĩaga kĩa ngũkũ ũtanaingĩra, tondũ ũrakĩingĩra na ngamubuti no nginya hakorwo hena thibonji hau ũrakinyanga ĩgakũ disinfect ngamubuti ciaku, nĩgetha ũhote kũingĩra kũu kwa ngũkũ na ndũkaingĩre na mĩrimũ o yothe, nĩgetha ngũkũ ciaku cikorwo ciĩna riri. Na makĩria mũno ngũkũ cia nyama nĩcio ciendaga gũkorwo kana kũrerwo na njĩra ĩyo nĩgetha cigĩkũhe bainda citigagũtware hathara.

Kauntĩ-inĩ ya Gĩthumo kana kũrĩa kwa Meera nĩ gũkoragwo na ũrĩmi no ti ũrĩmi ũcio mũnene mũno. Tondũ kũu nĩ kũrĩmagwo indo ta, nĩ kũrĩmagwo nyanya, nĩ kũrĩmagwo mwere. Meera nĩ irĩmaga ngwacĩ. Ngwacĩ kũrĩa kwao maciĩtaga mabuoni, na kwoguo nĩ marĩmaga indo citarĩ nyingĩ mũno kũu kwao. Na kwoguo, makoragwo meetereire indo ciume ta nagũkũ gwitũ Kiambu kana gũkũ kĩrĩma, nĩgetha mathiĩ makeenderio to kũu kwao matirĩ arĩmi mũno. No kĩrĩa moĩkaine nakĩo mũno nĩ iria, iria rĩrĩa rĩĩtagwo rĩ iria rĩa Victoria, na iria rĩu nĩ mategaga thamaki nyingĩ mũno. Na kwoguo kũu kĩrĩa moĩkaine nakĩo mũno, o na ti ũrĩmi, moĩkaine nĩ ũndũ wa thamaki to nĩ marĩ thamaki nyingĩ mũno. Nĩ mategaga thamaki cia tilapia, nĩ mategaga thamaki cia cia tũteru, na bado nĩ magĩkoragwo na na thamaki ici ciĩtagwo cia omena, ici ikĩrĩagwo kĩra handũ. Omena hatirĩ handũ citarĩ na nĩ cio thamaki iria cia raithi makĩria.

Mũgũnda ũyu ndĩrarora haha mbica-inĩ ĩno nĩ mũgũnda mũthaka mũno. Nĩ mũgũnda ũroneka nĩ mũgũnda mũnoru, na kwoguo mũgũnda ũyũ nĩ mũgũnda nĩ kũrĩmwo ũrarĩmwo na nĩ mũgũnda makĩrĩmĩte wega mũno. Na ndĩrona gũkũ nĩ ta nagũkũ mĩena ya Naivasha, kũndũ gwĩtagwo gwĩtagwo, ndiraririkana wega no nĩ kuo marĩmaga na matĩ na gĩthemba gĩkĩ. Makeenja mĩtaro mĩnene mũno mĩriku. Matihotete, maatiribaribaga nyeki kũu. Na kwoguo ũgakora kũhandagwo waru, mĩtaro ĩno nĩ ya kũhanda waru mũno makĩria, na kwoguo, waru cikahota kuuma ciĩnyingĩ kana makahota gũcihanda macibangĩte raini kũrĩa mĩtaro-inĩ. Ningĩ rĩrĩa wona tĩĩri woetwo ũũ igũrũ, to waru tu ũngĩkorwo nĩ ũrahandwo kũu mĩtaro-inĩ gatagatĩ. No ũkore rĩngĩ moete tĩĩri ũyũ ũguo igũrũ nĩgetha kũhandwo ngwacĩ. Ngwacĩ nacio ciendaga cigakĩhandwo handũ hena tĩĩri mũingĩ, tĩĩri ũtarĩ mũũmũ mũno, citiendaga maaĩ maingĩ, na tĩĩri ndũgagĩkorwo wĩ mũũmũ mũno nĩgetha ngwacĩ ĩyo ĩhote gũkĩruta ngwacĩ ĩmwe ndungu, ndungu biũ. Nĩkĩo cihandĩtwo, tĩĩri wa wa wa kũhanda, mĩtaro ya kũhanda ya kũhanda ngwacĩ ĩyoyagĩrwo tĩĩri ũguo igũrũ nĩgetha ngwacĩ ĩgooka ĩhandĩtwo haha ũguo tĩĩri-inĩ igũrũ. Nĩgetha ĩgakĩmera ĩ ndungu wega na cikamera ciĩ nyingĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ nĩ tũrĩmaga mbũri na njĩra nene mũno, mbũri cia iria, na kwoguo tũrĩmaga mbũri ici cia iria nĩ tondũ, mbũri kana iria rĩa mbũri rĩ goro mũno gũkĩra rĩa ng'ombe, tondũ iria rĩu ũndũ wa mbere nĩ rĩkoragwo rĩ imata, rĩna fat content gũkĩra ya iria rĩa ng'ombe, na kwoguo iria rĩu nĩ iria rĩega na nĩ iria rĩa goro mũno tondũ rita ĩmwe yumaga ciringi igana rĩmwe na warora iria rĩa ng'ombe rita ĩmwe yumaga ciringi mĩrongo mũganja na mũgwanja kwa mũhiano kũrĩa Naivas, na kwoguo ũgakora iria rĩa mbũri rĩna baita nene mũno ona gũkĩra rĩa ng'ombe, mbũri o rĩngĩ nĩ cigĩthondekaga thumu, nĩ cigĩkiaga thumu, thumu ũcio nĩguo tũhũthagĩra kũhanda, thumu wa mbũri nĩ ũhũthĩkaga mũno thĩinĩ wa ũrĩmi, tondũ thumu wa mbũri no ũhande naguo mananathi, kana Nĩguo tũhanda naguo mananathi kũrĩa Kĩambu, ningĩ thumu wa mbũri no ũhande naguo mbembe, no ũhande naguo macani, gũtirĩ kĩndũ ũtangĩhanda nakĩo na thumu wa mbũri, tondũ thumu wa mbũri o rĩngĩ naguo nginya mĩkuĩkĩre nĩkoragwo ĩna raithi mũno, kwoguo ũgakora nĩguo ũrendwo mũno nĩ arĩmi, gũkĩra mathumu maya mangĩ, tondũ thumu wa ng'ombe naguo nĩ ũrakĩmenya gĩcoro kĩu gĩkĩritũ kwoguo ndũngĩhota gũkua kĩingĩ kana ũrute gĩcoro gũkũ ũtware kaũntĩ ĩngĩ, nĩkĩo wonaga thumu wa mbũri nĩ ũgĩragwo nginya mathai-inĩ, ikamba no karehwo gũkũ kĩrĩma.

Haha hena mũrĩmi ũrarogota matumbĩ make na ndoo. Na koguo aroneka ekumĩte kĩaga kĩa ngũkũ kũrogota matumbĩ. Hihi ta rĩngĩ nĩ mathaa ma kĩroko nĩguo egũthiĩte kũrogota matumbĩ maya. Tondũ nĩarakĩoneka mũndũ wĩna matumbĩ maya mothe nĩkũonania aronania atĩ nĩararĩma ngũkũ cia matumbĩ. Na matumbĩ nĩ mega mũno, tondũ matumbĩ nĩmo marĩagwo mũno thĩ-ini wa mwena kana gĩcunjĩ kĩrĩa kia andũ arĩa marenda protein. Andũ arĩa aingĩ maabondaga kũgũra matumbĩ handũ ha nyama. Na kogwo ũgakora matumbĩ mena thoko nene mũno gũkũ Kenya kwa mũhĩano. Ona mũtongoria witũ, Ruto endagia matumbĩ. Nĩarĩ ngũkũ nyingĩ mũno nĩnjiguaga atĩ nĩendagia matumbĩ maingĩ mũno na nĩ mamũheaga ũtonga. Na kogwo ona andũ angĩ njũĩ no marĩmĩte ngũkũ cia matumbĩ. Na ngũkũ cia matumbĩ rĩrĩa ũrarĩma no nginya ũkahakikisha atĩ nĩũracihe irio cia kũigana; nĩ cirahũna. Ningĩ njiguaga ngũkũ icio no cihote nginya kũrekia maita merĩ he mũthenya. Tondũ njiguaga ũhumbagĩra nyũmba ciacio na makũnia ũgacoka ũkahoria thitima. Cigaikaikara ũgacoka mathaa maigana ũna ũgakia thitima cigeciria ni gwakĩa, cikarekia itumbĩ. Tondũ ngũkũ ĩbatiĩ ĩrekie itumbĩ rĩmwe he mũthenya. No nao arĩmi tondũ marakĩenda gũthondeka baida magacitũma...

Iria nĩrĩkoragwo rĩ raithi mũno gũthũka. Iria rĩendaga mũno kũmenyererwo. Ukarĩrorera ũhoro wa ũtheru, ũhoro wa ũrugarĩ na heho nĩ getha iria rĩu rĩtigathũke rĩikare rĩ rĩega, rĩikare rĩ fresh. Tondũ iria okorwo ndũrakĩenda imata ndũragĩbatara hakorwo he handũ hena ũrugarĩ ona hanini. Okorwo nĩ ũrenda iria rĩikare wega, no nginya rĩikare rĩ handũ hahehu nĩ getha rĩikare ũrĩa rĩbatiĩ, na rĩkorwo rĩ handũ hatheru kĩndũ kĩrĩa gĩa bata mũno makĩria. Na kogwo rĩrĩa ũrathiĩ gũkama, wendaga ũgatigĩrĩra atĩ mĩtũngi yaku ya iria, harĩa wauma gũkama okorwo ũrakama ng'ombe nyingĩ na ũrakama iria rĩingĩ, ũgatigĩrĩra atĩ mĩtũngi yaku ĩrĩa ũraiga iria kana matangi macio, nĩ umathambĩtie wega biu magathera. Ukamathambia mathaa ta merĩ mbere, nĩ getha magathera wega ũkamakamũra wega matirĩ na gĩko ona hanini. Ũgacoka handũ ha kũhura ũkamakurumania maite mai mome mo menyewe, nĩ getha ũhote kũiga iria rĩaku rĩna condition ĩrĩa njega, rĩera rĩega na rĩkorwo rĩ handũ hatheru, ũndũ rĩgũthiĩ nginya thoko-inĩ rĩthiĩ rĩkeyendie tondũ nĩrĩkũigwĩka nĩ iria rĩtheru. Nĩ iria fresh na nĩ iria rĩtarĩ na maũndũ maingĩ kana maũndũ marĩa tũcungaga ta gĩko kana kwongererwo maaĩ.

Iriia nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kĩendagia na njĩra nene mũno thoki-inĩ citũ tondũ woka okorwo nĩ matuka-inĩ, nduka-inĩ ta ya naivaci nĩrĩo rĩroka namba igĩrĩ harĩ kwendia tondũ nĩrĩrendia mũno mũno, wathiĩ kũrĩa mĩena-inĩ kana icaginĩ kana ibanda-inĩ gũkũ nja mataũni-nĩ, nĩũgũkora andũ marũgamĩte kũu na ngereni cia iriia nĩkwendia na kũoguo nĩgetha iriia rĩu rĩoneke kana nĩrĩagĩrĩru, kana nirĩkinyanĩirie ikĩro iria tũrenda-rĩ, nĩtũthimaga kana rĩna maĩ tondũ kwĩ andũ mamenyerete makagũra iriia rĩega riumĩte ng'ombe-inĩ direct, magacoka magathiĩ makongerera maĩ, makarĩtwekia nĩgetha rĩingĩhe nĩgetha menderie kana mon baita, no ũguo ũcio ti ũndũ mwega tondũ nĩ iriia marathũkia. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩtũthimaga iriia na maguta marĩa me iriia-inĩ rĩu tondũ maguta nĩmo marutagwo, iriia nĩrĩnyihanyihagio maguta nĩgetha rĩgakĩruta indo ingĩ ta ici ciĩtagwo gee kana maguta makuma iriia-inĩ marĩa tũrugaga namo. Ndĩrarikana mothe ũrĩa metagwo, no nĩkũrĩ maguta mau marutagwo iriia-inĩ na kũoguo no nginya tũgaikara tũkĩmenyaga iriia rĩrĩ rĩna maguta maigana ũũ nĩgetha tũkamenya marĩa tũkweheria.

ĩ niĩ hakwa no ndũte ũira, ũira wa atĩ mwĩrĩ wakwa nĩũrakũra ũrĩa ndĩrenda, tondũ gwa kahinda ngoretwo ngĩthiĩ kũrĩa njimu, nĩgetha mwĩrĩ wakwa ũkũre ũrĩa ndĩrenda kana ũkũre wĩna icoka njega ta mũndũrũme, ngũre ndĩ mwanake mũrũngarũ mwanake njamba kana njamba ya ita, mwanake warora ũgũo nĩũramwenda kana ũkamwĩtigĩra nĩũrĩa akĩihũrĩtie, na kogũo njĩra nene ĩrĩa ngoretwo ngĩbuatĩrĩra mũno nĩ ũhoro ũrĩ, nĩũrĩa ndĩraria i kana irio iria ndĩrarĩa, nĩũkoraga mũno matũmbĩ nimo mena protein tondũ mena protein macio nĩmo ndĩrarĩa mũno tondũ nĩmo ingĩkĩabondi kwa ihinda rĩrĩ ndingĩhota kwĩ gũrĩra nyama ya o mũthenya, atĩ ngacenjanagia ũmũthi ngũkũ, rũciũ ngarĩa ngũrũwe, ndingĩhota ndĩre na mbeca ta icio na kogũo ũrakora niĩ matũmbĩ nĩmo hĩmbĩirie mũno, ngacoka ngahĩmbĩria indo ta broccolli, tondũ broccolli onacio nĩgũtũĩkaga nĩ njega mũno harĩa andũ arĩa marathiĩ kũrĩa njimu. Ngacoka ngoya marigũ, ona marigũ nĩgũtũĩkaga nĩ marĩ hinya mũno na nĩmabataranagia kũrĩa njimu na ngemenyeria kũrĩa matũmbĩ, nĩgetha ti matũmbĩ kana matũmbĩ onamo nĩndĩaga na ma matunda nĩmo ndĩrauga, nĩgetha thakame yakwa ĩgagĩthambio na mwĩrĩ ũgakorwo wĩ cemba.

Nĩũndũ wa technology ũguo ĩrathiĩ ĩcenjetie tondũ technology ĩragĩkũra o mũthenya o mũthenya. Mweri, mwaka gũka ũngĩ, ũrakora kwĩna technology njerũ. Na kwoguo nayo thirikari kana sector ya ũgima wa mwĩrĩ ya thirikari nĩ ĩkinyũkĩtie ikinya rĩngĩ rĩa gũtwara maũtungata ma ũgima wa mwĩrĩ, kana kũona kana kũaranĩri na ndagĩtarĩ kũrĩa intaneti-inĩ. Kwoguo nĩ ĩtuĩte ũhoro ũcio ũkorwo wĩ digital. Na nĩ ũrakora atĩ kwĩna app cia thibitarĩ. Ta rĩu okorwo nĩ kwa mũhiano okorwo nĩ thibitarĩ ta StJohn, ũgakora nĩ meetĩkĩrĩtwo mahingũre app nĩ thirikari ĩrĩa marĩ marĩroraga kana mũndũ kana mũndũ mũrũaru arĩ aranagĩria na ndagĩtarĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera app, akamwĩra mathĩna make. Nake ndagĩtarĩ agakĩmwĩra, "nĩ ndaigua ũrĩa wauga na nĩ ngũkũnengera ndawa ici ũthi ũcigũre hau chemist ĩrĩa ĩ hakũhĩ nawe." Na kana ũgakora bado kwĩna app ingĩ cia gwĩtia ndawa kũgerera eh thimũ na intaneti, ũkareherwo o harĩa ũrĩ. Na kwoguo rĩrĩa maũndũ mathiĩ digital ũguo, nĩ ũrakora nginya thirikari nĩ ĩrahota kũhũrana na mĩrimũ mĩingĩ tondũ mena nginya mĩtambo ya mĩrimũ ĩno mĩnene kũrĩa mathibitarĩ-inĩ maitũ. Kwoguo ũhoro ũyũ wa digital nĩ ũrehete kana ũgarũrũku mũnene thĩinĩ wa sector ĩno ya ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Thikũ ici nĩ ũndũ wa technology ũrĩa ĩkũrĩte, ũrakora maũndu mothe nĩ digital, nginya ndagĩtarĩ nĩ ũrahota kũmwona kũrĩa online. Kana hena app ũrooria ciũria. No ũũrie thimũ yaku ciũria ĩgĩgũcokagĩria, mathĩna marĩa wĩnamo ma mwĩrĩ, okorwo nĩ ũraigua handũ hagĩtura, ũkaaranĩria na thimũ yaku kana app ĩyo yaku, ĩgakũerethera thĩna ũrĩa wĩna guo. Tondũ ũhoro ũyũ wa digital nĩ ũhoro wa magegania na nĩ ũhoro ũreekwo nĩ andũ amwe athomu mũno na kwoguo, nĩ ũrakora nginya rĩmwe kwĩna ataarani kũrĩa digital kana kũrĩa intanet-inĩ. Kũndũ ta kũrĩa social media kũrĩa gwa Twitter, Instagram, TikTok, kũndũ ta Facebook, nĩ ũrakora kwĩna ataarani a mĩrĩĩre mĩega. Na kwoguo rĩrĩa ũraiguo we kana nĩ ũroongerera kiro mũno kana nĩ ũrenda gũte kiro, ũthiaga tu kũrĩa intanet-inĩ ũgeetha mũtaarani ũmwe, agagũtaara, agakũonereria ũrĩa ũrĩrĩaga agakũhe timetable ya irio iria ũrirĩaga nĩgetha okorwo ũrenda kũnyihia kiro, kiro ciaku cinyihe ũtegũhũthĩra hinya mũingĩ. Ũkahũthĩra tu irio iria ũrarĩa. Okorwo ũrenda kũongerera mwĩrĩ, kũgĩa icoka wĩ ta mũndũrũme, o na gũtuĩka njamba ti ikere, ũgathiĩ ũkeerwo irio iria ũkũrĩa nĩgetha icoka ciaku ciũke wega na wongerere hinya mũingĩ mwĩrĩ-inĩ waku.

Ũgima wa mwĩrĩ mahinda kwa mahinda nĩũremaga gũkinya gĩcaginĩ kũrĩa thĩinĩ biũ mahinda mamwe nĩtondũ, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũhoro wa thitima, nĩũkoraga thitima kũrĩa nĩcirora mũno na kwoguo mũndũ ararĩ na thimũ yake agakora nĩthirire mwaki na kwoguo emuteja ndangĩthikĩrĩria nginya redio tondũ thitima cigũkĩũra nĩũramenya tv,redio indo ciothe icio ciothe cia ũkinyanĩrĩa nĩciarengwo, na kwoguo ũgakora andũ acio thaa ingĩ nĩmarahĩtũkĩra mahinda maritũ mũno tondũ matĩrona andũ makũmatara ũgakora nĩmarona menabata mũno nĩmarenda kũgĩa ũgĩ wa ũrĩa mekũhota kwĩmenyerera no matirakĩnyĩrwa nĩ ũhoro ũcio wega mahinda kwa mahinda, tondũ ningĩ andũ aya matirakĩenda gũthiĩ kũrĩa marenda tu kũhũthĩra intaneti mahũthĩra tv na thimũ na ĩyo nĩyo mĩhĩnga ĩrĩa mĩnene mũno kũrĩa icaginĩ, ningĩ nĩũkoraga kũrĩa andũ tĩ tena mathaa, andũ amwe matiendete kwĩrora ũgima wao wa mwĩrĩ na ndioĩ thĩna nĩ kí, no intaneti ndingĩũga nĩmagwĩthĩtie handũ, kwoguo mabatie kwĩngĩraga kũria okorwo nĩ gĩbindi kĩa Inooro nĩmarehaga gĩbindi kĩa ndagĩtarĩ mathaa ma thinasara kwoguo nomemororagĩre kũrĩa kwa Inooro na magĩe ũgĩ ũcio.

Rĩrĩa kwa muhiano mũrwaru ta wa cancer atarwo kũrĩa thibitarĩ na athĩĩ aremererwo na birũ ya thibitarĩ ĩkorwo nĩ ĩrambatĩra mũno na gĩcunjĩ kĩnene, mandagĩtarĩ mabatĩĩ morie andũ acio ka nĩmekũhota kũrĩha, akorwo matikũhota kũrĩha na matirĩ na mũbango wa social health authority mamere mambe maingĩre mũbango-inĩ ũcio wa social health authority nĩgetha ĩhote kũmateithia kũmarĩhĩra birũ ĩyo ya thibitarĩ. Na social health authority ĩngĩgĩthĩĩ ĩhũme mandagĩtarĩ namo nĩ mabatĩĩ menderie andũ acio kana bamĩrĩ ĩyo rĩciria rĩa gwĩka harambee nĩgetha macoke kwaũ macokanĩrĩre mahote kũmenya ka nĩ harambee megwĩka kana kũrĩa mekũruta mbeca mahote gũcangithia. Ona no mathondeke ona whatsapp groups mamahe tondũ thibitarĩ ũgũkora thaici andũ arĩa mekuo nĩ genz na rĩngĩ magatũngana na andũ akũrũ andũ mataramenya ũhoro wa intaneti, na koguo makamateithia nĩgetha mahote gũcangithia mbeca ici na njĩra ya intaneti na naihenya, na njĩra ya ũhũthũ mategũtinda makĩhũthĩra hinya mũingĩ kana mahũthĩre mbeca gwetha mbeca.

Atungatĩrĩ aitũ a ndini kana atongoria aitũ a ndini gũkũ bũruri-inĩ wa Kenya mũno makĩria, nĩ makoretwo makĩhunjia thayũ na njĩra nene mũno. Thayũ ũyũ marahunjia kira mũndũ kana nginya kũhota kũnyitithania kabira ciĩhuane, citekũrũa. Makamahe ũhoro mwega wa Mwathani na bata wa kũmatha thayũ. Makamahunjĩria ũguo o kiumia o kiumia. No rĩu ũkoraga thĩna ũrĩa kana maũritu marĩa maratũngana namo nĩ andũ aya kana ateti aya a gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, tondũ mathiaga gũteta kũrĩa kanitha-inĩ. Magathiĩ makaaria mĩario mĩũru, mĩario ĩracũngĩra ngũĩ. Na kwoguo atongoria aitũ a ndini nĩ makoretwo na ihinda iritũ mũno gũkũ Kenya mũnomũno makĩria nĩũndũ wa ateti. Matirahotana na ateti, na kwoguo ĩkoretwo nginya kwĩna mbara gatagatĩ ka ahunjia na ateti tondũ rĩu ateti matirahunjia thayũ, nao aya marahujia thayũ. Kwoguo ũgakora hau hena hena gĩtũmi kĩnene mũno kĩratũma makorobane kana maambie nginya kũaranĩria ũrũ na nĩ ahunjia na ateti. Tondũ ateti matirĩ itĩo o na hanini, mathũkagia thayũ o harĩa hothe marĩ.

ĩ nĩgũmĩirwo nĩ mathina maingĩ mũno na makĩria mathina ma rĩera tondũ ũrakora thĩna kana o bũrũri o bũrũri andũ kana ataaramu a rĩera marateta ũhoro wa rĩera magateta ũhoro wa riũa atĩ nĩrĩ kũongerereka, atĩ ndiũĩ hena kĩndũ gitagwo ozone layer kĩrathira koguo rĩera, rĩera nĩrĩgũmĩire bũrũri ũyũ kana thĩ yothe handũ yarũma, na koguo ũrakora andũ marerwo mahande mĩtĩ mũno, mamenyerere kana mamenyerere rĩera ritũ mũno na mamenyerere marĩa matũrigicĩirie mũno na kũhanda mĩtĩ, kũiga kũndũ gwĩ gũtherũ. Okorwo nĩ ma factory kũratuĩka manyihie kũruta ndogo iyo njũru ĩrĩa ĩrathiĩ rĩera-inĩ igathũkia rĩera nakogũo ũgakora andũ aya nĩmarang'eng'ana mũno ataramũ aya arĩera nĩũndũ wa gũthomithia andũ nanĩmarahũthĩra nyingĩ mũno na andũ mataraigũa . Andũ a ma factory makerwo ndogo macitware wega, okorwo nĩ gĩko kĩrĩa maratwara rũĩ-inĩ, mamenye nĩ gĩko kana matigĩrĩre nĩ gĩko gĩtherũ gĩtangĩthũkia indo ta thamaki na gĩtegũthũkia rĩera. Ũndũ uciũ ũngĩ nĩũrakora nĩ ngari citũ, andũ nĩmarerwo matware ngari ciao kwa makanika, nĩgetha citige kũruta ndogo tondũ rĩria ngari iratoga nayo onayo ĩkoragwo ĩgĩthũkia rĩera mũno na ĩrathũkĩria nginya andũ arĩa me hau hakuhĩ.

Tũkĩaria ndeto cia ũragũri ,andũ aingĩ mũno nĩ manyitaga ũhoro wa ũragũri na njĩra ngũrani, na andũ amwe moĩ atĩ kũragũra nĩ ta kũroga. Na koguo ũgakora andũ amwe makĩhĩtia mũno kũrĩa ikamba-inĩ , mũndũ angĩiywo kĩndũ aiywo kĩndũ ta thimũ athiaga kwa mũrogi agathiĩ akauga atĩ aragũrĩrwo atĩ amenywo kana mamenye atĩ nũũ ũraiyire thimũ yake, kana ekwo ũrĩaegwĩkwo nĩ getha amĩcokie we mwene amĩnyitĩte na kanua kana amĩigĩrĩire kĩongo. Makoragwo na bituko nyingĩ mũno, makoragwo makĩroga na matiramenya. No gĩkũyũ-inĩ gitũ nĩ kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo mũndũ mũgĩ, mũndũ ũyũ mũgĩ nĩ mũragũri nĩ mũndũ akoragwo ahetwo hinya ũcio nĩ Ngai wa kũragũra akamenya kana agathũca mbegũ, mbũgũ nĩ getha akũĩre ũndũ ũrĩa ũrenda akũhe ma theri, akũhe kĩrĩra, agũtare akũĩre ũrĩa ũgwĩka, nĩ getha ũhote akorwo nĩ kĩrumi ũrenda gũkũmithia kana kũnina kĩrumi gĩgathira. Na koguo andũ acio nĩ makoragwo marĩ a mwanya nĩ andũ makoragwo maha ta matũmĩtwo igũrũ kuma kwĩ Ngai tondũ nĩ monaga maũndũ marĩa ithui tũtangĩhota kuona. Na magoka magatũhe meta kĩrĩra yani ũgĩthiĩ kũmuona ona wakinya hau akoragwo akĩmenya kĩrĩa wee wagĩra kũu harĩ we.

Gũkũ nĩ thibitarĩ, na nĩ thibitarĩ ya andũ arĩa marenda marũnge, kana marenda kũrũnga kana gũcenjia mĩtugo wao kwa mũhiano ta wa kũnyua njohi. Na thibitarĩ ĩno nĩ ĩroneka nĩ thibitarĩ nene, na koguo nĩ ĩroneka nĩ ĩhotaga gũtungatĩra mũingĩ mũno na andũ aingĩ yani ũndũ ũrĩa nĩ mwega mũno harĩ bũrũri ũyũ witũ, tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno mararemwo nĩ kwĩmenyerera thĩinĩ wa kũhũthĩra ndawa cia kũrebia na maũndũ ta mau. Koguo nĩ marabatara thibitarĩ ici nĩ getha cihote kũmateithia na mataro na mwerekera wa ũrĩa mekũhota gũtiga maũndũ macio. Makinyũkithanie ikinya nao nginya matigĩrĩre nĩ matiga kũnyua njohi icio kana nĩmatiga kũhũthĩra indo icio mamenyerete. Na koguo nĩ ndĩracoka ngona hena mandagĩtarĩ haha mandagĩtarĩ mecemba mũno mandagĩtarĩ nĩ maroneka nĩ makenu mandagĩtarĩ nĩ maroneka nĩ marakenerera wĩra ũyũ wao wa gũtungatĩra andũ na koguo nĩ maroneka nĩ ega na nĩ acanjamũku nĩ andũ megũkũmwamũkĩra na magũtungate wega na motungata mega ma ũmũndũ hatarĩ mang'ũrĩ, kana kĩĩ kana kĩĩ kana gũka kwambia kuga ũhana ũhana. Koguo mandagĩtarĩ maya nĩ maroneka nĩ mega mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ wa mwanya mũno tondũ haha nĩharoneka atĩ aya nĩ andũ agima, andũ agima marenda kũongerera mathomo mao tondũ gũkũ nĩkũroneka tarĩ kĩrathi, na haha nĩharakĩoneka hena mwarimũ na andũ maikarĩte thĩ makĩmũthikĩrĩria. Andũ aya nĩ andũ agima, nĩ maroneka nĩ andũ marenda kũongerera ũgĩ wao na kogũo nĩkĩo macokete kĩrathi nĩgetha mathomithio. Na maũndũ maya nĩmega tondũ nĩũrakora mawĩra-inĩ maingĩ andũ nĩmarabatarĩkana mongerere gĩthomo nĩgetha matĩgagĩte mawĩra mao na kogũo ũgakora andũ nĩmarahĩmbĩria gũcoka thukuru mũno na njĩra nene, nĩgetha mongerere gĩthomo kiao tondũ thikũ ici gĩthomo ona kwa mũhiano andũ ta arimũ, arĩmũ nao marerwo mongerere mathomo nĩ thirikari kana mabutwo. Na ũndũ ũcio ti wa itherũ kogũo andũ okorwo hena mbeũ njĩthĩ handũ ĩreciria atĩ ĩtige mathomo, nĩe ingĩmera matigatige mathomo menderee na gũthoma tondũ gĩthomo nokĩo mũthingi na nĩkio tũngĩgaya mũno kuuma kũrĩ aciari aitu.